Mũthemba wa mbere wa kĩgeranio nĩ wa kũũrio ciũria iria ikonainie na maũndũ meigiĩ ũtwarithia wa ngari. Ciũria ici ciũragio nĩgwo gũkũrana kana ũrĩ na ũmenyo wa maũndũ marĩa ũtũnganaga namo barabara-inĩ hĩndĩ ĩrĩa ũratwarithia ngari. Imwe cia ciũria nĩ ciigiĩ mawatho ma barabara, marũri marĩa makoragwo barabara-inĩ na ũrĩa maugaga gatagati-inĩ ka ingĩ. Mũthemba wa kerĩ nĩ wa metha na ĩrĩa ĩkoragwo ĩrũgamĩrĩire ũrĩa barabara ikoragwo gũkũ bũrũri-inĩ, nene na nini. Metha ĩno ĩkoragwo ĩrongoreirie mũndũ agerio kana arĩ na ũmenyo wa kũhũthĩra barabara ngũrani hĩndĩ ĩrĩa aratwarithia ngari, gatagati-inĩ ka maũndũ mangĩ. Nagwo mũthemba wa gatatũ nĩ wa gũtwarithia ngari, harĩa mũndũ atwaragwo barabara na akaneywo ngari hamwe na mwerekeri wake, akerwo ũrĩa agwĩka nĩgwo arorwo kana nĩ ahotete kũmenya ũrĩa ngari ĩtwarithagio. Haha mũndũ no erwo arurumie ngari na amĩkũrithie nginagia handũ hana harĩa hatakoragwo harĩ hanene, kũgarũra ngari, kũmĩcokia thuutha, kũmĩrũgamia handũ kana gatagati-inĩ ka mangĩ.

Indo irĩa ciendagio nduka-inĩ nĩikoragwo na ũguni mũnene kũringithanio na indo irĩa igũragwo mathoko-inĩ. Wa mbere, kuona nĩikoragwo na maratathi marĩa makoragwo mandĩkĩtwo rĩrĩa igathũka, na koguo mũndũ nĩahotaga kũgũra indo irĩa itathũkĩte ũndũ ũrĩa ũtonekaga kaingĩ na indo irĩa cirĩ thoko-inĩ. Wa kerĩ, indo irĩa ikoragwo nduka-inĩ nĩikoragwo na ũtheru wa kĩrathi kĩa igũru, kuona atĩ nĩikoragwo ipakĩtwo wega maratathi-inĩ na indo-inĩ ũndũ ũrĩa ũtonekaga kaingĩ na indo iria ciendagio mathoko-inĩ. Wa gatatũ, indo irĩa ikoragwo nduka-inĩ nĩikoragwo na maratathi ma kuonania wagĩrĩru wa indo icio, ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũhĩtũkĩtio nĩ kambuni, na irĩa irũmagĩrĩra kana iria ithingatithagia atĩ akenya nĩmenderio indo iria ciagĩrĩire, ũndũ ũrĩa ũtakoragwo ũkĩoneka na indo irĩa ciendagio mathoko-inĩ.

Thirikari nĩĩkoragwo ĩkĩambĩka kambĩ iria ikoragwo ikĩheyana ithimi cia mũrimũ wa mũkingo kũrĩ andũ ngũrani, arĩa mahota kwĩyumĩria hĩndĩ ya mũthĩ wa gũkũngũĩra mũthenya wa mũkingo thĩiniĩ wa thĩ. Ũndũ wa kerĩ, andũ nĩmakoragwo makĩheyo motaro kũrĩ arĩa marĩ na mũrimũ ũcio nĩguo kũmenya ũrĩa magũikarania naguo na ũrĩa makuhota kũnyua ndawa ciao nĩguo kuongongerera matuko mao ma gũtũra. O ũndũ ũmwe na kũhe arĩa matarĩ na mũrimũ ũcio, nĩguo mamenye ũrĩa mangĩhota kwĩrigĩrĩria kũgwatwo nĩ mũrimũ ũcio. Ũndũ ũcio ũngĩ wa gatatũ, thirikari nĩkoragwo ĩkĩheyana mĩbira ya kuonana kĩmwĩrĩ, nĩguo gũtigĩrĩra andũ nĩmakorwo makĩhota kwĩgitĩra harĩ kũgwatania mũrimũ ũcio wa mũkingo. Naguo wa mũthia, thirikari nĩkoragwo ĩgĩkinyĩria andũ ndawa hakuhĩ nao, nĩgetha gũkorwo makĩhota gũciamũkĩra nĩguo gũkorwo magĩcinyua, nĩguo kuongongerera kahinda kao ga gũtũra mũthĩ wa gũkũngũĩra mũthenya wa mũkingo thĩiniĩ wa thĩ.

ĩĩ nĩ nyitanagĩra na arĩmi arĩa angĩ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩtwahota kũgunĩka hamwe. Na maũndũ marĩa twĩkĩte nĩguo gũtigĩrĩra nĩtũragunĩka nĩ hamwe na gũthondeka thothaitĩ cia arĩmi na iria itũhotithagia kũigithia kĩrĩa mũndũ akorwo akĩona kumana na ũrĩmi wake. Oho thothaitĩ ici nĩihotaga gũtũhe ngombo na iria tũhotaga gũcokia na njoherera ya thĩ. Oho nĩtũkoragwo tũkĩheyo indo cia ũrĩmi iria itũteithagĩrĩria harĩ gũtũhũra njeki mũno mahinda-inĩ marĩa kũrĩ kĩmera kĩa mahanda. Ũndũ wa kerĩ, nĩ kũgĩa na mathomo marĩa ataramu makoragwo magĩũka magakorwo magĩthomithia arĩmi maũndũ makonainie na ũrĩmi wao. O ũndu ũmwe nĩtũhotaga gũkorwo tũkĩgucĩrĩria kambuni iria ciheyanaga mbeca cia gwĩkũria na indo ingĩ cia ũrĩmi ta ndawa na mbegũ. Na wa mũthia nĩtũhotaga gũkorwo tũgĩthiĩ gwetha kamboni ĩrĩa ĩhotaga gũtũgũrĩra magetha maitũ marĩ hamwe, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria kana ũndũ ũria ũrigagĩrĩria magetha maitũ gũthũka rĩrĩa marĩ mĩgũnda-inĩ.

Mũgomo wa arutwo a yunivasĩtĩ ya Nairobi nĩ ũigĩrire kiumia gĩa kerĩ mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa marũrũnganĩte muciĩ-inĩ munene wa Nairobi. Na mamwe ma maũndũ marĩa arutwo aya makoretwo magĩtetia nĩ wathani mũũru wa thukuru ũcio. Kũrũgamio wĩra wa mũrũgamĩrĩri wa thukuru ũcio gũkĩrĩkana nĩ mekũreherwo ũngĩ mũgeni na ũrĩa arutwo acio a yunivasĩtĩ matarenda. O ho no matetetie ũramati mũũru wa kĩgĩna na kuongererwo kwa mbeca cia marĩhi ma thukuru. Makiuga nĩ ũndũ ũcũngĩrĩirie aingĩ ao kwaga gũkorwo magĩtwarithia gĩthomo kĩao nambere kuona arutwo matirĩ na mbeca icio. O ho no matetete kuongererwo kwa marĩhi ma nyũmba cia toro ũndũ ũrĩa ũtigĩte aciari ao aingĩ a aciari ao matarĩ ha ũhoti wa gũkorwo magĩcirĩha. O ho arutwo acio nĩ moigĩte megũthiĩ na mbere na mũgomo nginyagia rĩrĩa mateta mao magwĩtĩkĩra gũthikĩrĩrio na o ũndũ ũmwe na gũtwithanio.

Arĩmi nĩmarahotire kũgĩa na ũmithio mũnene mwaka mũhĩtũku kuona thogora wa gũcikũria kana wa gũkũria mbembe icio ũrarĩ thĩ, kuona arĩmi nĩmahetwo bataraitha ũndũ ũmwe na mbegũ cia kũhanda nĩ thirikari ya bũrũri. Oho arĩmi nĩmarahotire kũgũrĩrwo mbembe ciao na thogora wa igũrũ nĩ thirikari, ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩirie o gũkorwo makĩgĩa na umithio mũnene. Ũndũ ũcio ũngĩ arĩmi nĩmarahotire kwendia mbembe ciao na thogora mwega gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩ ahũthĩri a mbembe kuona gũtirarĩ na mbembe kuma nja wa bũrũri na iria kaingĩ ikoragwo ikĩrehwo nĩ thirikari, hĩndĩ ĩrĩa bũrũri wakorwo na ũnyihu wa mbembe, no mwaka-inĩ mũthiru gũtina korwo gũkĩrehwo mbembe kuona arĩmi nĩmarahotete kũrĩma mbembe nyingĩ na iria irahotire gũkorwo ikĩhotithia bũrũri kwĩrũgamĩrĩra kĩirio.

Ĩĩ nĩ ĩkweheria tondũ wa mbere hĩndĩ ĩrĩa ũrahũthĩra macini harĩ ũrugi wa cabaci ĩrĩ na ũhoti wa gũkorwo ĩkĩruga naihenya kana kũruga kwa ihinda inini kũringithania kana ũkĩringithania na kũhũthĩra andũ, ũndũ ũrĩa ũtigagĩrĩra atĩ nĩwahonokia mahinda. Ũndũ wa kerĩ ũkĩhũthĩra macini nĩ raithi kuona atĩ gũtirĩ na andũ aingĩ ona kana indo nyingĩ igũkorwo ikĩhũthĩka harĩ ũrugi ũcio. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ gũtigĩrĩra atĩ ũtherũ nĩ wagacĩrithio kuona atĩ gũtirĩ andũ aingĩ megũkorwo makĩhutania na indo icio kana na cabaci icio. O ho no ũkorwo ũgĩtio cabaci nyingĩ handũ na ũhote gũciruga kwa ihinda inini, na ũguo gũkũrehera baita nene. Ũndũ ũcio ũngĩ ona macini ĩkĩhũthagĩrwo andũ nĩ maagaga mawĩra, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩria kuongerereka gwa ciĩko cia wĩĩki naĩ ta ũici bũrũri-inĩ.

Macini cia kuoya mahiga hĩndĩ ya waki wa manyũmba ma ngoroba nyingĩ nĩiteithĩtie na njĩra nene. Wa mbere, wĩra mũingĩ nĩũkoragwo ũkĩrutĩka kuona macini nĩcihũthagia mawĩra ma kwambatia mahiga ũkĩringithania na andũ. Wa kerĩ, mbeca nĩikoragwo ikĩhũthĩka nini, kuona ũrahũthĩra macini irĩa irĩ na ũhoti wa kũruta mawĩra maingĩ marĩa mangĩkorwo makĩrutwo nĩ andũ aingĩ. Wa gatatũ, nyũmba nĩyakĩkaga na ihenya, kuona macini nĩĩhũthagia mawĩra na gũtigĩrĩra wĩra ndũrekururia, kuona mahinda marĩa andũ mahũthagĩra kwambatia nginya ngoroba-inĩ icio nĩ maingĩ no wahũthĩra macini nĩmahũthagia mathaa macio na gũtigĩrĩra waki ũcio nĩwarĩkĩrĩra narua. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ irĩ na ũgitĩri, kuona hĩndĩ ĩrĩa macini yahũthĩka andũ matigũkorwo makĩgurara ũkĩringithania na gũkua na moko kũrĩa andũ no magwĩrwo nĩ mahiga na maũndũ mangĩ marĩa mahanĩkaga thĩiniĩ wa waki ũcio.

Rĩrĩa kwagĩa na ũcenjia wa mathaa ma ũkui wa ndege kambuni cia ndege nĩ ikoragwo ikĩandĩkira muthii email nĩguo kũmũmenyithia atĩ mathaa nĩ makorwo magĩcenjia na mathaa marĩa ndege ĩyo ĩtanyĩtwo gũkorwo ĩgĩkũra. O ho angĩkorwo athii nĩ megũkoretwo makinya kĩharo-inĩ kĩa ndege, athengia wa email kambuni ici nĩ ikoragwo ĩkĩmemerekia gũcenjia kwa mathaa macio terebiceni-inĩ irĩa ikoragwo iharo-inĩ cia ndege, nĩguo kũmenyithai athii mogarũrũku macio. Harĩ kana harĩ gũcenjio gwa thogora wa tigiti wa ndege, na nĩ macabithagia riboti ici kũrĩ honge cia ũkinyanĩria irĩa nĩ hamwe na nenda ciao, kũrĩa andũ aingĩ mangĩkorwo makĩona ndũmĩrĩri icio. Ũndũ ũmwe na kũmaandĩkĩra email kana ona kũhũthĩra kambuni irĩa ihũthĩragwo harĩ wendia wa tigiti icio cia ndege, nĩguo makorwo makĩmenyithia athii arĩa magatĩte tigiti. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagĩrĩria mũthii kũmenya kana nĩ ekũhota kuongerera tigiti wake, kana nĩ egũcenjia tarĩki kana mũthenya wa thabarĩ yake.